Eyieu oltung'ani eng'eno sapuk eunoto oonkaitubulu impaashat pookin amu ore enaa enikiyiolo aajo ore nkaitubulu naa ninye endaa etaisere tolosho lang' naa ninye naitobiraki iltung'anak kumok isiatin kulingana enaa vyenye naishoru irkasin tooltung'anak pookin lemeeta nitobirr sii olosho lang' nisho iltung'anak indaiki lemeeta.

Ore enaa nadolta enasiai, na kadolta ajo esiai enkiremore ena. Naisidai enasiai pi, ore nye temurua ang, na kiun inkaitubulu kumok oleng, pee nai duo nai tenkata enchan. Amu ore nai sinye esiai eunore na kasidai pi amu keeu nye endaa sapuk tolosho lang, na kitobir amu kisho irkulie tung'anak isiaitin, nitobir amu ore lelo nai okesisho olelo lopeny, na kemir netum impisai, netum aibelekenya maisha enye aitaa sidai.

ore ena naa kadoolta ajo esilanke ena natii enkare. nisulaki tenkata olameyu amu ekintumia dii ninye aitubulunye nkaitubulu, peeku ore taisere netum olosho edaa, neitmiae sii aitubulunye nkaitubulu, sanisana, duo naaji irpaek, arashu mpoosho naa inakata naaji etum wakulima mpisai amu kemir lelo paek lenye netu mpisai tosokoni, nemi, sii ore sii ilairemok naa ketum sii ninche mpisai eimu duo esiai oolchampai.